Ore mbaa edukuya eninko piisum oltungani piielewa ena siai naa, lasima piing'as aing'orr enetu tenaa enkata enchan amu keyou naa kuna kuashin enkare sapuk, naa ore noshikata egira asha oleng' nakata eidim oltung'ani atuuno kuna kuashin. Neaku keun neiteleki enkulukuoni sapuk, nepik enkulukuoni sapuk peetumoki aitoipo kuna kuashin nagira aisho peemeitoki apuku boo peitoipori tiatua enterit, neija naieidim oltung'ani embae edukuya eninko piisum oltung'ani ena siai naa ore aitoki noshikata eoto nkuashin inono neturu ake aitobiraki mee peedotu mpaka mbenek, aturu ake peing'oraa kuna sapuki naa naikuna naidipa aoto aitau , neing'uaa kuna kulie aitoki ashukoki enterit.

Ore eng'eno neishiaa niyata igira aas ena siai naa ore noshikata eiterua enkiteng ino asaisai, ninteru aman metaa itii ake miloake alamari niloake asuj enkiteng' ino mpaka neiteru nesaisai duo pii, ore peiteru aisho nitii inewuei naa piireroki noshikata eidipa olashe aitayu elukunya onkejek edukuya niretoki ayietu. Ore piiyetu nintuki inkaik inono niyau enkare peeinkonji aitau nkipa tenaalo onkonyek, nintinyikaki taa enkiteng' enkashe enye meikuna metemejo peitau naduo kipa.

Enetipat ena baye temurua ang' amu keisaidia ena pukuri kule. Ipik kule inono , nake sidai taamu mepik enkare, mejing' enkare nenale nigira ashum. Neaku inchoo metotona te nkukuri nkolong'i ong'uan ashu imiet peetumoki aoto. Ore peoku kule inono nilotu aipirr ashu imposh etii ina kukuri ometaa metii ilmakendi, paitumoki taa atipika nkoompeni nipikpik sukari toltungana oyou neinosieki orgali neaku sidai amu kenya naa orgali neaku meitoki oltung'ani aata garama oo mboka.

Ore entoki nadolita naa orpayian oota engudi negira aibung enkerr negira naa enpuruo apuku neeeku ketiu enaa kegira amishirr intare amuu ketii empuruo nagira apuru teinewueji netii naa ntare neeku olpayian ogira amishirr nena tare enyana.

Ore eninko pintobir kuna kirik orpuda naa ipik nkirik emoti indipa atudungdungo paipik enkiti aare, nusu enkikombe nipik ninko nincho duo metooku aitobiraki neaku ingira ake aleenoo, ore peiteru aiko nji ailepu metaa kegira ailepunye eilata neaku eoo, nidumu ele kurtet aikoroga neaku kikoroga, ninkoroga ambaka nidol ajo iterutua aoku, enidol ajo iterua eilata ailepu ninguiki eilata, niyiolou taa ajo eoto, nindim si aishamishama ainguraa anaa keoto pitumoki aibukoi eilata enkai shoto nikinguikini iyi kuna kirik nitumoki atooriki ltunganak nindim sii atipika enaduo ilata teshumata, neinosie oltungani ina ilata.

Ore entoki nalotu ndamunot tanadol ena tanadol ena naa kule naoto, kuna ale enkukurininye embae edukuya tanadol naa kuna ale napiki enewueji na kemelok nashumi peok irmassai.

Ore entoki naitiship enasiai naa ore kuna dakin na noshi ningua oltungani anaa enidung mbuk, irmatunda, niminiminang'aa ake tiauluo, nidumu nena nena kinyat pookin nilo apikaki ntare inonok arashu nkishu, arashu naa nkinejik tanaa ninche iyata, amu keret oleng' aitoki pee eponaa kule.

Ore entoki naitiship enasia naa ore kulo mapepeni litudumua temukunda ino enoshikata indipa aitau irpaek, nidumu naa apik engari ino ashu naa engari ningorua aikomboa niyaki nkishu ininok, indim sii nai aidongoki metaa kutitikkutitik niyaki, indim si ake ashomo aisalashaki nkishu inonok niboloo meinosa naisidai naa oleng amu kesidai tee keponaa nkishu inonok oleng tanaa iyata nkishu nalepo.

Ore ake mbaa niyieu peitumoki ataasa enasiaai naa ingasa ayiolou tanaa iyata nona tare ashu nkishu niyeng, ingasa aingoru inaorder ore enkai mbae lasima pingasa aata ltunganak liyiangaki nona tare ashu nkishu, ore enkae bae naa piyiolou eningira aya nona kishu ashu ntare teniindip ateyianga ngwapi oltunganak limiraki pitumoki aitobira mpisai sidan oleng ashu ropiyani sidan.

Ore ena toki nadoloota naa oltungani otapejo ilpayek, inook enkima metaa inkuk ake naishu arashu oljiko lino mpaka nedoru inaduo kuk inono nitipika. Ore idipa naaduo atodoro metaa mepik emburuo, nipik ilpayek linono metaa ingirra ake aleenoo pee meishura, ore pee eouku nenyiangi.

Ore embae ashu mali nainosie enaa naa itobiraki ele enakeki aitobiraki naaduo ee nigeri nkarn naisidai amu kenya ltunganak kumokamu keonyu ake oltungani enkiti nincho ltunganak kumok.

Ore pa enetipat tenias ena naa ore enaker nateenaki emurs torgosoi na ebaki a enker na kinyanguno, neaku keji pemeisik alo, neaku indim naw aterewa njii metaa tanayie duo oreuta enkang nireuta naa pemekingataa naa aisik amu enkingira ake aibungaa enkoitoi tolo gosoi, indim ainyaki ateeniki enchani tilo gosoi nincho minosa, metaadare tinewueji, ambaka ade esaa naa nilotu abolu na pemeisik.

Ore enkabila nanyor nanu ekuna tokitin naa enemananasi, amu ore naa entoki nanyor, mepiki ntakatakani kumok eituepiki kulo shanito, indumu Ake tanaa iyata enoshi toki naitobirunyeki naji blender idungdung ake ormananasi lino nipik inewueji naironyi nitau naa inajuice naa entoki naa sidai amu irmatundai naake nemeeta enkai toki napiki nitumoki oltungani atooko.

Ore entoki nagira aasa na ntare egirai ayieng, niik intare inonok tineweuji peitumoki ateyianga yieopeny, niyeng aitobiraki ambaka niindip ,ore peindip ateyianga ntare inonok Niko naa ainguraa ajo nkiloi aja iata, ina embae nagira aasa.

Ore eninko peinya kulo aimurutiak naa tanaaloota duo iyieu nintau nintau kuko oorok, amu ninche lemedua, indau ake ninyaanyaa oboobo amu tolchani naa intau neaku nidumu ake ninya, ninya oboobo ambaka ningoru tenemetii ltorok.

Ore entoki nagira aasa tene naa ,etepejo enkima enamukunda ilo kujita nejo na neponunui aar enkima, enjorore oshi naar enkima amu inasa enkima ewuei sapuk oleng.

Enetipat ena baye teninyiangu inkishu inono aikenoo teboo. Teneeku taa eetuo, nipik sii inkishu inono enda pira naa pee iyiolou, nipik inkishu inono ina alama iindim ninye atayiolo enaa inialo gilata sii too mpirai oo nkiyia.

ore embae nadolita tenewui naa orpayian ogira apikaki ngamiyani enyenak enkare, egira aokoki enkare tinewui nepikaki metooko. ina embae nadolita egira ele payian aas tene.

Ore entoki nadolita tene na orkeju ,orkeju adolita tenewueji ogira aruko enkare netuturoki aitau osinyai, ee iragita osunyai tinewueji neaku ewoi naponu irmaasai ashu kulie tunganak aitau osinyai neturi aikunaki nejia.

Ore enabae naidim atejo ashu sababu kajo nanu kanyor enabae amu mintaa naa endaa nanyae, neaku ketii naa ltunganak onya, neaku kanyor nanu enabae amu kindim oltungani aitaa olchani ashu nkera neponu ake nitau amu kebaki nenya.

Ore sababu naas iltunganak ena siai naa tenaa imirita nena tokitin naatipikaki lelo kuniani tenaa duo enkurma tenaa olmushele aashu esukari ore enoshi kata indipa aatipik ilkuniani naa kepiki naa ele lori pee epuoi aamirr neeku pee epiki ilo lori naa neyai duo uwueji negirai aaya iltunganak ooiputinye aamir pee itum anoto ropiyiani inonok.

Ore eninko peisum oltungani peyiolou enasiai naa isum oltungani naa ijoki ake peingoru enterit ,enkarae nado eata ashuinankae, nipik orkunia lino nintau olchani pookitembuya nipik atua ilo kunia nibukoki enkare, amu ore indipa aikuna nejia nemeim enkare sapuk neaku ingira ake apik enkare ningira aleen irkiek linonok ,piitumoki atuuno pooki nindim si atimira na kesidai etiu nejia amu enebiashara naa amu imir , kelotu ake oltungani nincho etii ilokunia neya enkang enye nelo sininye apik.

Ore paa enetipat ena baye temurrua naa, ore kulo siwegi naa keewu oshi olchafu onangaki iltunganak sapuk oleng'. Neeku ore eniko kulo tunganak, enetipat amu ilotu oshi aituyu nena aldasini, inkarara nindayuyu ilo chafu pookin pee mitoki sii aichafua enkare nimitoki sii olosho limanyanya ayau olngosil torono. Neeku ore ibaa etipat naa tenitayuni ilo chafu pee mitongu.

Kaidim atejo kesapuk enasiai tenkop aang amu kisaidia elesilanke nkishu enoshikata metae enkare ashu tolameyu ashu enoshikata eetai ltunganak litueturu enkare tenkop enye, indim atereu nkishu inonok neponu aok enkare tineweuji neaku enetipat oleng, Keret ltunganak kumok temurua amu indimi atutur anaa emurua neaku keponu nkishu oltunganak pooki aok enkare .

Enetipat enabae tenkop aang amu oreindipa atuturu enkare naijo ena kiteru oleng enoshi kata iyata nkishu inonok arashu iremisho arem emekunda tanaa mbuka inonok ashu tanaa mboosho meta meingira ake aanyu enchan pitumoli atuunisho, indim atuunisho amu iyata naa enkare naitosha nindim atubukoki endaa ino nagira abulu. neaku enetipat oleng ore sii nkishu inonok ipikaki ake enkare neponu aaok, enetipat enabae Oleng.

Ore embae nagira aasa tene naa ltunganak ogira adung orkujita negira adung orkujita tormukunta petumoki ayaki nkishu ashu ntare meinosa, neaku adolta egira aasa tenewueji.

Kaiidim nai atejo sababu naingoru esiai tanaa eremore egira aitau, ebaki na kegira airem petumoki atuunisho, na emabae naai sidai ,kake tanaa kegira arem peingua nejia, namanyor nai ina baa ,inaa nai nanu aidim atejo.

Ore entoki nadolita tenewueji na enapaka kitii sukul ejokini naa ntae peisotutu entoki peitumoki atishil enikunono tiatua enaapakata kituu sekendori nikijokini ngura enetiu nona, tanaa nkukuni, taanaa kakuna tokitin nituuono.

Ore embae nadolita egira aasa tene naa mbenek natipikaki nepiki naaduo metaa mejing olchafu ashu nkukuni, neitoiponi tinewueji metaa inantau nebuku, tenintau niun.

Ore entoki nanyorie inasiai naa indim atipika enkare nonatokitin neponu nkishu inonok aaok amu keaku naa kesila inaare metii kukuni metii lchura nemetii nkulie takitakani anaa nemetii enkai toli natii, neaku indim atipika enkare esila neponu nkishu inonok ashu ntare aok.

Ore enkolong nataasa enasia na kataasa amu egirae ayier orgali teboo tenkima eboo pemekintar empuruo niyier orgali lino ashu mbuka tanaa ninche egirai aisotie naa ninche nipikaki naa ltunganak pookin tanaa nkera tanaa ormarei pookin nipiku petumoki ltunganak ainosa.

Ore pa enetipat enasiai ashu ena bae temurua naa ore piunuunu kulo kiek na keretisho enoshi kata naa peyau enchan, enoshi kata ataa kesha na keyau sii keaku kirowua auliuo enkang ino tenintoipo neaku rkiek omanita nimining enkijape, neakukeretisho amu keyietu si enchan enoahitaka etiiosiwuo na keyau sii enchanpeaku kesidai.

Ore enikoni pee pii tenetumi enabae naa inyangu, tenitutum tenkaji ino na inyangu ele paipai nilotu adung, nintau kulo anderera pookin liatua, nikiny si oriong peintau nona kinyat eoriong nidungdung naa peitum ainosa ashu ninyanya naa keisaidia tosesen lino .

Teninko teniisum oltungani peyiolou enasiai naa iliki ake oltungani pepik enterit enye orkunia neuduud nkumot peetum entoki atijijnga, atijinga inewueji olchani lenye na indim sii atuuno peimu tendaalo pemikonji abulu ajing kila maali ashu tiatua aji, neaku taa peebulu aaimu enchoto nabo.

Ore entoki nadolta tene na ntokitin nainyanguno ,embeku nainyanguno tenewueji neuni, na keti rpaek netii orkujita, nelo oltungani ainyangu niun nebulu, neaku nibukoki enkare pemetoyu.

Ore entoki nadamu tanadol enasiai naa enoshi kata ilo oltungani nilo aked emparasi nikitumoki nikinap nikintamaana ashu akuetie teniyieu nikikwetie, neaku inabae adamu tanadol.

Ore eninko pee, ore enikunari enasiai temurua naa ore kuna kinejik ekule naa intobiraki enkaji ashu nkajijik ninchoo endaa tinewueji ashu nkajijik tiauluo, neaku kegol peibung moyiaritin amu mepuo ashularo, neaku ore pemoku apuo niyau sii oldakitari atan itumoyu niyau sii ainguraa anaa ketii namoyia peishori olchani ashu eudi, nincho enkare ino tiang nelepi.

Ore embae naitisip enasiai naa solar egirai apik inasiai piipump inaare nitau enkare naduo tanaa kenaok nkishu ashu nairemishoreki emukunda, neaku ninye entoki nagira aasa tene.

Ore entoki nagira aasa arashu embae nagira aasa naa oltasat igirra aiken kishomi keetai oshi, ore ingara enkang' ino kii iltunganak leitu eitoborr kishomi nepoki kuna bawoyi metaa keidim oltungani atulutoi, eipangita arshu eloito temukunda. naa ore eningo pee iinken, nowoyu kuna baowoi ningoje aitalang ingulie neeku indipa nakata aikeno pee meeim inkishu inono, ore tedekenya naaduo aashum, engai saa ake naaim oltungani, ore pee iidip aima nindulut ningo nena baoyi aitapaash embao.

Ore embae apa naikuna paas enasiai naa adamu kitii sukul kiasita esiai olchambai nikinchori ee echoto ino nikijokini rema, ore ake peindip atuuno nibukoki enkare , ntokitin inonok nituuono taanaa irpaek tanaa mboosho nibukuki enkare indipa atuuno asu nintau nintau kunatokitin nimeshaa netii, nintau nincho ebulu aitobiraki, ninguraa sii pemejing nkukuuni nipik olchani.

Ore eninko peintobir naa indung mbuka inonok nidung nkwashen nigwet kwashen inonok ormasurin onkaroti inonok, okitunguu ,ornyannya ninteru ayieu ninteru apik kitunguu ino ,ore peoku kitunguu ino nipik atua eilata nibukoki nona karoti ornyanya linonok, nemincho eyiara penyo ore nipik nkwashen nipik shumbi nipising nincho eoku, nipikbot peiteru ayier ate nipik sininye enkiti supu pee inosie entoki ningira ainosie peincho nkwashen eoku irmasuruni eoku nipikaki ltunganak meinosa

Ore ntokitin nadolita naa, oltungani otudumwa, etudumutwa iltungana naa nena mikebeni naati inaeweji ninyanguni telelo shanito nelotu aun nepik boo enkalo enkaji enye amu kisidai naa ena enoshikata ake ipikita enkaji ino meeta kisidai.

Ore embae nadoolta egira aasa tene, naa etii ewoji netabee nijo olbaata etabee egira abaa naa ore enewoji etabee neeku naa kebaa ake oshi tenesha neponari ilo baata neeku ina embae nadoolta egira aasa tene oji.